Andũ ethĩ ũrĩa ingiuga ũhoro wa gũthambia ngari no ũkorwo ũgĩteithĩrĩrie mũno kũhũthahũthia maũndũ macio moĩkaine ma kwĩingĩria na maũndũ matarĩ na mawatho. Nĩ gũkorwo matiendaga maũndũ marabuatĩrĩrwo mũno, matiendaga mawĩra maraheo mawatho ma gũbuata. Na mawĩra maya ma gũthambia ngari gũtheria ngari nĩ mahete anake anini wĩra ona mbeũ njĩthĩ. Makahota kwĩyandĩka, makahota gwĩkũria na makahota kũheana maũndũ mothe moru, mothe mangĩmarehera mathĩna kana mamatware thĩna-inĩ wa kĩwatho ona kana mamatware nginya borithi ona kana mamatware magooti-inĩ. Mau nĩ mawĩra mateithĩrĩirie mũno harĩ mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kwandikwo kwao. Ona ningĩ kwĩyeherania na maũndũ marĩa mothe magĩkorwo me moru kana meciria-inĩ mao kana kũnyitwo nĩ mũrimũ wa meciria. So no njuge ũhoro wa gũtheria ngari nĩ gũteithĩrĩirie mũno mũno thĩinĩ wa ũhoro ũcio. Ningĩ ũhoro ũcio wa gũtheria ngari nĩ mahotaga kuona kĩndũ kĩao gĩa kũrĩa so makaaga gũkorwo mena uhalifu thĩinĩ wao. Thengiũ ĩĩ mũno.

Mũndũ no ahote gũtũma mbeca kũrĩ andũ ake a nyũmba kũgerera Fuliza na njĩra ĩno ĩmwe. Ũndũ wa mbeere no mũhaka ũkorwo na raini ya Safaricom kana ũkorwo ukĩhũthĩra ũtungata wa Safaricom. Ũndũ wa kerĩ, no mũhaka ũkorwo wĩ registered thĩinĩ wa M-PESA nĩgetha ũhote kũhota kũamũkĩra ũhoro wa gũtũma mbeca, kana kũamũkĩra mbeca. Ningĩ ũndũ wa gatatũ, no mũhaka ũkorwo ũrĩnjĩstĩte Fuliza through star two thirty four hash kana star one hundred hash nĩgetha uhote kũamũkĩra motungata macio ma Fuliza. Ũndũ wa gatatũ, no mũhaka ũandastandi limit ya mbeca iria ũhetwo nĩ Fuliza iria ũkoretwo gũburitha he mũthenya ũcio kana iria ũkoretwo ũgĩburitha thimũinĩ yaku. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũgũtũma mbeca o ta njĩra ya kawaida ya send money wĩkĩre mbeca iria ũkũendaga gũĩkĩra kana no njĩra ĩrĩa yothe ya paybill kana lipa na M-PESA ũcoke waga mbeca, nĩgũkũrehera eko rimiti eko mbeca iria ũkũendaga ci thĩinĩ wa rimiti iyo yaku nĩgũcoka ĩkũĩre kana nũkũenderea gũburica nĩũkũhihinya one ningĩ wahihinya one nĩho rĩu ĩgũkũrehera marĩtwa ma mũndũ ũrĩa ũkũendaga gũtũmĩra wakonbamu nĩmo no gũtũma cigũĩtũma. ĩyo nĩyo njĩra ya gũburica mbeca thimũinĩ yaku kũrĩ andũ akũ a nyũmba. Thengiũ i mũno.

Ũngĩhota kũgĩa mbeca na njĩra ya Mpesa na ũhoro ũyũ ũmwe, no mũhaka ũkorwo wĩ registered member wa Mpesa ningĩ ũkorwo ũkĩhũthĩra motungata ma raini ya Safaricom, ũndũ wa kerĩ no mũhaka ũkorwo nĩ ũrarĩhwo kuma, nĩ ũrarĩhwo kuma na mũndũ ũngĩ agũtũmĩra mbeca na namba yaku kuma kũrĩ mũndũ ũngĩ, agĩgũtũmĩra na namba yaku, ũmũhe namba yaku nĩgetha ahote kwamũkĩra mbeca. Ningĩ no ũkorwo ningĩ nĩ handũ ũrutaga wĩra ũheanĩte namba yaku, nĩgetha ũhote kwamũkĩra mbeca ona kana andũ a nyũmba yanyu, kana arata kana endwa aku, mangĩhota gũgũtũmĩra mbeca through namba yaku, ũguo nĩguo ũkwamũkĩra mbeca na njĩra ya Mpesa. No mũhaka ũkorwo ũkĩhũthĩra motungata ma Safaricom, ũkorwo wĩna raini ya Safaricom na ũkorwo ũrĩjĩstĩte memba wa Mpesa. Ningĩ ũndũ ũngĩ no wamũkĩre mbeca na njĩra ya Mpesa kuma bengi-inĩ yaku kana kuma o rũhonge rũngĩ rwothe ũrĩnjĩstĩte kuma na namba yaku ya Mpesa. Ningĩ hena ũndũ ũngĩ ũngĩhota kwamũkĩra mbeca na njĩra ya Mpesa no woe mbeca ciaku ciĩ cash ũtware he Mpesa Agent ũ deposit na cicoke cingĩte thĩinĩ wa Mpesa yaku, ũguo nĩ njĩra iria ũngĩhota kwamũkĩra mbeca ciaku na Mpesa.

Moritũ marĩa ndanacemania namo ngĩgeria kũruta mbeca kuuma akaunti-inĩ yakwa ya Airtel nĩ moritũ maingĩ mũno, Tondũ ndũngĩhota gũtũmĩra mũndũ mbeca ingĩ nĩ ũndũ wa ĩrĩhagia mũndũ marĩhi na igũrũ mũno mũno, gũtũmĩra mũndũ ũngĩ wa mũtambo ũngĩ ta Safaricom, Telcom, kana mũtambo ũngĩ o wothe. Marĩhi maya ma igũrũ mũno mũno mũno. Ningĩ kaũndũ kangĩ, motungata ma kũruta mbeca thĩinĩ wa Airtel ti maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Matirĩ na kũndũ kũingĩ kũrĩa ũngĩhota kũ withdraw mbeca ciaku kana kũ deposit mahinda o mothe ũngĩenda. Ti andũ othe mahotete kũhĩmbĩria gwĩkĩra nyamũ icio ciao gwĩkĩra mũtambo ũyũ wa Airtel thĩinĩ wa agent ciao, thĩinĩ wa Airtel agent. Ningĩ ũndũ ũngĩ ndonire kaũritũ kangĩ nĩ gũtũma kuuma Airtel gũtũmĩra mũndũ mbeca. Rĩmwe nĩ ciregaga na ũkarigũo nĩkĩĩ wĩna mbeca no wageria gũtũma nĩ cirarega. Kau nĩ kaũndũ kanahinyĩriria na ngaigua ndakua ngoro nĩ kũhũthĩra mũtambo ũyũ wa Airtel thĩinĩ wa ũtũmi na kwamũkĩra mbeca ciakwa kana gwĩka naguo biacara ciakwa cia kĩ mbeca. Thengiũ ii mũno.

Maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ahingĩtie nĩguo ahingũre akaunti ya Mpesa, ũndũ wa mbere no mũhaka ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana nĩ ũndũ ũhote gũkorwo wĩna gĩbandĩ kĩrĩa kĩngĩkũhotithia kũhota kwamũkĩra raini yaku ya Safaricom kuma rũhonge-inĩ ruothe rwa Safaricom agent kana kana center yao ya Safaricom customer services. Waamũkĩra raini yaku wa register ta mũtũmĩri wa raini ya Safaricom nĩ ũgũcoka ũ register ta mũhũthĩri wa raini ya Mpesa. Kĩrĩa ũgũbatara thĩiniĩ wa kũhingũra Mpesa yaku nĩ gũkorwo wĩna gĩbandĩ gĩaku gĩa thirikari na gũcoka kũheyana details ciaku cia maũndũ maku marĩa ũkwenda makorwo me thĩiniĩ-inĩ wa hau ũguo. Kũmania na hau ningĩ nĩũgũcoka ũkorwo na pin yaku ya hitho ĩrĩa nowe tu mwene kana andũ arĩa wĩhokete hakuhĩ nawe mangĩhota kũmĩmenya. Wahingũrĩrwo nagũcoka gũcoka gwĩkinyia ceceni-inĩ yothe ya Safaricom, hau nĩ ũkũhota gũkorwo na akaunti yaku ya Mpesa na ũkorwo na ũraithi wa gũtũma mbeca kana kwamũkĩra mbeca hĩndĩ ciothe, mahĩnda-inĩ o mothe wĩharĩa ũrĩ, mathaa o mothe. Thengiũĩ mũno.

Ngumo ĩrĩa njega yandĩkanaga harĩ mũndũ wa kũruta wĩra wa arori wa andũ arĩa makuĩte thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga andũ thibitarĩ-inĩ ya Star andũ arĩa makuĩte, ũndũ wa mbere no mũhaka mũndũ ũyũ akorwo ena ũgĩ wa gĩthomo, akorwo oĩ ũhoro wa gũtabarĩria na kũrora andũ makuĩte na kũmatungatĩra. Ũndũ wa kerĩ no mũhaka akorwo e mũndũ wĩna hinya na ena maũigi ma igũrũ mũno akahota gũ control maũigi make. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa arahe andũ a famĩlĩ hinya nĩ arahota kwĩrora e mwenyewe. Ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ mũndũ mwĩhokeku na mũndũ ũngĩhota kwĩhokeka mũno, ona mũndũ ũihũirwo nĩ tha, ona kana kũigwĩra tha mũno. Ningĩ nĩ mũndũ urabatar gũkorwo ene ũgĩ wa igũrũ mũno wa kũhota gũikarania na andũ aya, nĩ ũndũ wa maũigu make, nĩ ũndũ wa meciria make. Nĩ mũndũ ũngĩkorwo make nĩ araruta wĩra na njĩra yagĩrĩire na njĩra ya ũ professional kana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ mũndũ wĩna ũũma nĩarahota ena ũhoro wa kũaranĩria wega na andũ a famĩlĩ na kũmera ũrĩa gũikaire. Ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa ũngĩbatarania mũno thĩinĩ wa kũiga andũ arĩa makuĩte thibitarĩ-inĩ ya Star. Thengiũ.

Ciũria iria mũndũ agĩrĩirwo kũũrio rĩrĩa arenda kũingĩra yunibacĩtĩ, kĩũria kĩa mbere nĩkĩo gĩkĩ; erethere we nũũ, aheane ũhoro wake. Ũndu wa kerĩ, gĩtũmi kĩnene mũno kĩa kwenda kũingĩra yunibacĩtĩ ĩyo nĩ kĩĩ. Nĩngĩ ũndũ ũcio ũngĩ, aheane ũhoro wa okorwo kĩrĩa arenda gũthomera thĩiniĩ wa yunibacĩtĩ iyo na gĩtũmi kĩa acagũre kĩu arenda gũthomera. Ũndũ ũcio ũngĩ mũno nĩ akũũrio ũrĩa ahotaga kũ handle mathĩna kana challenges, mathĩna arĩa moka na ũrĩa ahotaga kũmahoota. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ akũũrio kana nĩ arĩ kĩheeo kĩngĩ, kana nĩ arĩ kaũndu kangĩ eekaga, angĩĩka, gũkorwo tiga gũthoma kothi ĩyo kana nĩ ari kĩheo kĩngĩ gĩake gĩa kando. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ mũno angĩũrio mũnene thĩiniĩ wa yunibacĩtĩ agĩtua kũingĩra ah nĩ ũhoro wa kũhota kĩrĩa, ũhoro wa kĩrĩa endaga gũgatuĩka, kĩoneki gĩake nĩ kĩrĩkũ. Gũthomera kothi ĩyo arathoma nĩũndũ wa, kĩoneki gĩake nĩ kĩrĩkũ nĩgetha, arenda gũkarigĩrĩria atĩa, arenda gũkahana atĩa , career yake nĩ ĩrĩkũ. Icio nĩcio ciũria iria aagĩrĩirwo gũkorwo akĩũrio, hĩndĩ ĩrĩa ahota kũingĩra yunibacĩtĩ, nĩgetha mahote kũmũerewa, mahote kũmũmenya makĩria. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, kana ena wendo wa gũthomera kĩu arenda.

Mĩthemba ĩtatũ ya kĩgeranio kĩrĩa gĩkagwo thutha wa kũingĩra thukuru wa Spurs. Mũthemba wa mbeere nĩ ũyũ, nĩ ũhoro wa kĩgeranio gĩa theory kĩrĩa ũkoragwo ũthomithĩtio, ũhoro wa barabara cia bũrũri wanyu kana bũrũri-inĩ wa Kenya. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũhoro wa, ũhoro wa gũbundithia ũhoro wa signs kana mawatho ma bara na mawatho ma barabara, kana mĩtaratara ya barabara. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa ũhoro wa gũtwarithia ngari ũhoro ũkonio ũhoro wa gĩbara ũrĩa ũkũnyita gĩbara ũrĩa ũkũhihinya burĩki, ũrĩa ũkũhũthĩra gear o na maũndũ marĩa mothe me ngari-inĩ, marabatarania thĩinĩ wa ngari-inĩ ũkorwo ũkĩmenya nĩgetha ũhote gũtwika mũtwarithia njorua wa ngari. Warĩkia kũmenya ũhoro wa maũndũ ma mabuku macio ma theory na mohoro ma gũtwarithia ngari nĩ ũcokaga ũgatwarwo NTSA nĩgetha ũhote gwĩkithio kĩgeranio kĩrĩa kĩnene nĩgetha wonekane ka nĩũrahatũkĩte ka nĩũramenya ka no wĩtĩkĩrio, o na gũthiĩ barabara. Kumania na hau warĩkia kũhatuka nĩguo rĩu ũneanagwo warĩkia kũhatũka icio ciothe nĩ rĩo rĩu ũngĩtwika mũtwarithia wa ngari. Icio nicio igeranio iria ũngĩkithio thuta wa kũingĩra thukuru wa Spurs, gũthomera ũhoro wa gũtwarithia ngari. Thengiũi mũno.

Mbeca iria heagwo, thendi icio ciakwa nini, nĩ hotaga gũciiga thĩinĩ wa, nĩ hotaga gũkoragwo ndĩna marũhonge maingĩ ma kũiga mbeca ciakwa nĩundũ wa gũĩkuria. Ndiendaga kũaga tũbeca thĩinĩ wa MPESA, nĩũndũ wa mahũthĩro makwa ma o mũthenya nĩũndũ wa kũgũra indo iria ndĩrabatara o mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, hena mbeca njigaga thiinĩ wa bengi, ka saving kanini kanini nĩgetha hĩndĩ ya ũru, kana ingĩenda kana kana ũndũ ũrĩa ndĩrabatara kana ũndũ ũrĩa ndĩrarutĩra wĩra nĩgetha hote kũũ achieve, hote gũkorwo ngĩ achieve goal ciakwa. Ningĩ hena kĩndũ gĩĩtagwo money market fund, nĩ hũthagĩra money market fund kũiga mbia ciakwa nĩgetha cikahota kũnjokagĩria rĩmwe na maciaro, na ngaigua ngenete nĩ ũhoro ũcio. Ningĩ hena ũndũ ũngĩ, nĩ nyendaga kũigithia na SACCO, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ngabatara rũni kana rĩrĩa ngabatara kũheo ngombo cia mbeca, no hote kũthiĩ kũu ũguo na maone record yakwa, maone ũrĩa njigaga mbeca ciakwa, ũrĩa tũtwarithanĩtie naom na mahote kũhe mbia cia ngombo. Rĩu mbeca ciakwa nini ndĩcigayanagia kũndũ, kũndũ kũndũ gũtiganĩte, nĩ ngũiga imwe bengi, imwe nĩ ngũiga thĩinĩ wa money market fund, icio ingĩ nĩ ngũiga thĩinĩ wa bengi cia ngombo, kana ningĩ icio ingĩ njige M-PESA, nĩũndũ wa kũhũthagĩra o mũthenya o mũthenya thĩinĩ wa mabataro-inĩ makwa ma o kĩmũthenya marĩa ndĩrakĩhũthĩra. Thengiũi.

Maũndũ marĩa mangĩ mabataranagia nĩũndũ wa kũhingĩrio mabataro nduka-inĩ ya Safaricom, ũndũ wa mbere, no mũhaka we mwenyewe wĩkinyi hau wĩ mũndũ kĩũmbe, nĩũndũ wa kũheana thĩna waku. Ũndũ wa kerĩ, no mũhaka ũkorwo ũkuĩte kĩbandĩ gĩaku, gĩbandĩ, no mũhaka ũkorwo ũkuĩte gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri nĩgetha kũhota kũmenyithania atĩ, we nĩ we, we nĩ we, we mwene nĩ we mwene gĩbandĩ kĩu, na nĩ we mwene, nĩ we ũrabatara ũtungata ũcio. Macio nĩmo maũndũ marĩa mabataranagia mũno kũhingĩrio nĩgetha ũhote kũhingĩrio mabataro maku nduka-inĩ ya Safaricom. Ũkorwo wĩna gĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri. Angĩkorwo ndũrĩ mũkenya kana ndũrĩ mũndũ wa bũrũri, no must ũkorwo wĩna passport yaku nĩgetha ũhote kũhingĩrio maũtungata thĩinĩ wa mabataro maku thĩinĩ wa nduka ya Safaricom. Ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo hena maũndũ, angĩkorwo akorwo hena andũ angĩ mbere yaku, no must ũkorwo wĩna ũkirĩrĩria nginya ũkinyĩrwo ihinda rĩaku rĩa gwĩtwo, nĩgetha ũhote kũheo mabataro kũhingĩrio mabataro maku. Kuumania na hau, wĩ ready kũthiĩ kũheana mathĩna maku. Waheana mathĩna maku, ũkorwo na raini yaku ya Safaricom, na thimũ yaku ĩ on, nĩgetha mahote kũrora thĩna waku na mahote gugũ solve ĩra mathĩna maku wĩ hau. Thengiũi mũno mũno mũno mũno.

Agũri hĩndĩ ciothe makoragwo mwena wa ma, ndigwĩtĩkania na ũhoro ũyũ, no nĩ ũhoro ũhũthagĩrwo mũno, kũririkania andũ a mbiacara, nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makĩhe itĩo, arĩa maroka kũmagũrĩra kana maroka kũma support thĩiniĩ wa mbiacara ciao, ona ningĩ, magakorwo makĩ, makĩmahe kanya ka mbere, kana ũtungata wao wothe, ona gũkorwo mehokekete thĩiniĩ wa kũheana motungata mao, no ningĩ, ti hĩndĩ ciothe agũri makoragwo me, makoragwo mwena wa ma, nĩgũkorwo kwĩ na agũri angĩ makoragwo na roho wa mwĩyũngũrũrio, na roho wa mwĩtĩo, ona makarĩria ũru, arĩa maramatungata thĩiniĩ wa, kana arĩa maramahe motungata, ningĩ, hena hĩndĩ mũgũri angĩkorwo angĩthiĩ ũndũ athiĩ ahũthĩre kĩndũ ũrĩa gĩtagĩrĩire, ningĩ acoke oke, oke kwambia kũ blame mbiacara, akiugaga nĩyo yamũhĩtĩria, no nĩwe ũhũthĩrie kĩndũ ũru, ũrĩa ingiuga ũhoro wĩgiĩ ũhoro ũyũ, ingiuga mũgũri nĩagĩrĩirwo kũheyo gĩtĩo mũno, na kuona mũndũ wa bata mũno na kuo na athikĩrĩrie mũno, na ahote kũ understand tondũ, nĩ mwene mbiacara, ka nĩ mwene wĩra, no ningĩ, ti ũndũ wothe angĩkorwo akiuga ũkorwo ũgĩtĩkanio naguo, no mũgũri nĩagĩrĩirwo nĩ kũheyo gĩtĩo mũno na kũ na kũ iguo na gũthikĩrĩrio, thengiũ-i mũno.

Njĩra ĩrĩa ũhũthĩri wa bengi ya intaneti undeithagĩrĩria niĩ harĩ niĩ mwene nĩ maũndũ maingĩ mũno. Nĩũsĩvagĩra mathaa makwa mũno, mathaa ma gũthiĩ gũbanga bengi kũruta mbeca na ndĩna ũhoro wa apu ingĩhota kũruta mbeca, kugucia mbeca anytime ciũke thimũ-inĩ yakwa; ciũke Mpesa-inĩ yakwa, kana gũtũmĩra mũndũ ũngĩ na ngahingia ũndũ ũcio thĩ-inĩ wa ndagĩka nini mũno, na kwaga gũteanga mathaa. Ningĩ ũndũ ũngĩ mũno; nĩĩhotaga kũndeithia ona kwaga kũhũthĩra mbeca ciakwa ũũru. Hĩndĩ ĩrĩa ndona kamũigana ka mbeca ngahota gũtũma bengi itegũtinda ngĩthiĩ bengi kana gũtinda ngĩciga nyũmba nĩundũ wa security issues , kana nĩundũ wa maũndũ marĩa mangĩ. Ngakorwo nĩ ndacitũma na ngaigua ningĩ hinya gũcioya hĩndĩ ĩyo; rĩu ngakorwo ngahota gũsĩvu na ngahota gũkorwo ngĩyaka. No nyũmĩrĩrie mbeu njĩthĩ mahĩmbĩrie ũhoro wa bengi ya intaneti tondũ ni bengi ĩngĩmaaka mũno, ni bengi ĩngĩmakũria mũno tondũ ona kũu bengi-inĩ ĩyo nĩmahotaga gũgũthomithia makahota gũkũhe product different na, ũhoro wa saving different, makahota gũkorwo mena goals different, ũkahota gũkorwo ũkĩandandũka meciria maku na kũona maũndũ maangĩ mangĩgũcenjeria mũtũrĩre, ona kana mangĩgwaka matukũ mangĩ mokĩte. Niĩ harĩ niĩ bengi ya intaneti nĩ bengi njega mũno mũno mũno mũno na ĩngĩgĩĩkũria mũndũ o wothe, mũnini kana...

Kĩrĩa kĩgeni thĩinĩ wa nyũmba ya mohoro ya Nation, mathaa-inĩ matatũ marĩa mahĩtũkĩte, nĩ ũhoro wa mũtongoria wa governor kana mũtongoria wa kauntĩ ya Naikuru, hĩndĩ ĩrĩa ekwaragia hĩndĩ ya launch i ya ũhoro wa Nakuru county enterprise akiuga mbiacara ici nini cingĩhota kũheo ngombo cianaihenya, nocihote kwĩyũkĩrĩria na cikũre na njĩra nene mũno. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ ũkwĩyumĩrĩtie, nĩ ũhoro wa Joseph Mũthama, akiuga nĩtwagĩrĩirwo kũnina ũhoro wa plastic pollution gũthũkia kwa rĩera na macuba ma plastic i, kana macuba marĩa matathiraga kana mata dicompose aga, na acoka ningĩ gwakorwo kwĩna ũhoro ũngĩ, wa Kariũki na Ngũgĩ, arĩa mekwaragĩrĩria ũhoro wa ciana kũnyitwo mĩgwate, ona kwendio, thĩinĩ wa mĩka-inĩ itũ, ya bũrũri witũ. Macio nĩmo maũndũ marĩa meyumĩrĩtie thĩinĩ wa mathaa matatũ, mathiru, ũhoro-inĩ ũcio wa ciana, ũhoro ũcio wa kũnina ũhoro wa rĩera thĩinĩ wa rĩera rĩa plastic i, ũhoro ũcio wa governor kuga mbiacara nini cingĩheo mbeca cia ngombo cia naihenya nocihote gwĩkũria naiyenya andũ acio nomahote gwĩkũria, onagwĩtheremithia omahinda-inĩ mothe, thengiũi mũno.

Thimũ cia moko nĩcihũthahũthĩtie wĩra wa bengi yakwa na njĩra ĩno, nĩgũkoretwo gũtarĩ na mũhatĩkano mũnene thĩiniĩ wa mabengĩ ũhoro wĩgĩĩ kũigĩthia mbeca kana kũruta mbeca. Ningĩ gũgakorwo gũtarĩ na mũhatĩkano mũingĩ mũno, rĩrĩa andũ mena mabataro megĩĩ bengi ciao, mathĩna marĩa maragiya bengi ciao, mathĩna marĩa maragerera atĩ no ũkorwo no ũhũre thimũ o harĩa ũrĩ mahinda marĩa ũrĩ na ũhote gũtungatĩrwo rĩu thimũ-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte ũkanyihanyihĩria bengi wĩra, ona ũkanyihanyihia aruti a wĩra ũgakorwo tu matiraruta bengi ĩkĩhota kwandĩka andũ acio aingĩ nĩ ũndũ wa kũhota kũ hudumia andũ tondũ andũ nĩ marahota kũ jihudumia andũ nĩ marahota gwĩka self service, andũ nĩ marahota kwĩ jihudumia thĩiniĩ wa thimũ-inĩ ciao. Ũndũ ũcio ũngĩ ningĩ nohotete andũ gũkorwo makĩhota gũkorwo mena ũgitĩri wĩ igũrũ mũno na mũndũ no aige mbeca ciake ũrĩa ekwenda harĩa ekuma, okorwo hatirĩ na ũhoro wa gũkorwo wĩna guoya na andũ aingĩ makahota kũigĩthia thĩiniĩ wa mabengi macio. Rĩu ũndũ ũcio nĩũtũhũthĩirie mũno he bengi ũhoro wa gũkorwo na thimũ ya moko, atĩ ona bengi yenyewe no ĩhote kwaranĩria na mũndũ ona ĩmũhe ngombo eharĩa arĩ na ĩhote gwĩkũria. Ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno mũno mũno ũhote gũkinyanĩra thĩiniĩ wa through na thimũ na nĩ ũndũ ũteithĩrĩirie mũno thĩinĩ wa mabengi maitũ, thengiũ.

Kũiga TV rũthingo-inĩ gũkoragwo na ũguni mũnene mũno, mũno mũno kurĩ andũ arĩa mena ciana nini, kana andũ arĩa mararera, kana kũndũ kũracerwo ni twana tunini mũno, nĩ gũkorwo nĩ gũkũgirĩrĩria ciana icio cigĩthaka kũgũtha TV, kana kũinainia harĩa TV ĩigĩrĩirwo ĩcoke ĩgwe thĩ. Ningĩ ũndũ wa kerĩ, nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩĩ handũ, ĩĩ hau igũrũ nĩĩhotaga gũkorwo andũ makĩhota kũmĩona wega, na andũ othe makahota gũkorwo makĩmĩĩrorera TV wega matakũgiĩka, ona gũtinda makĩnoga ngingo, kana gũtinda makĩinama, nĩ ũndũ wa gũtinda magĩka ũrĩa. Rĩu ũhoro ũcio wa kũiga TV rũthingo-inĩ nĩ ũhoro mwega mũno kũngĩhoteka kurĩ andũ a bamĩrĩ tondũ nĩĩgũteithĩrĩria mũno ũhoro wa TV ĩyo gũkwa ona kana kũragwo nĩ ciana, kana gũthũkangio nĩ ciana. Ningĩ ũndũ ũngĩ, ningĩ mũturi akoragwo na itemi rĩa kũrũgamia indo icio, ũhoro wake nĩ gũtura indo njega, kĩndũ gĩkwendeka, harĩ TV ĩkũhota gũikara wega na ĩkorwo ĩrũmĩte ũndũ ĩtangĩgwa yenyewe, ona ũndũ ĩtangĩinainio kana ĩgwe, ona ningĩ ũndũ atĩ ona mũici angĩingĩra nyũmba ndangĩhota kũmĩiya na ihenya. Tondũ TV ĩĩ rũthingo-inĩ ĩĩ handũ hegega gũkĩra ĩigĩrĩirwo handũ mũndũ atangĩingĩra na ahote kũmĩoya na amĩiye. Thengiũ